Mi chito neboolu biasinik en pichaini miten yuh, akowosuu biasinik choton

Mi kwondoo neromee beek, en yu koboishien moshinit, koromchinen teroniik

Mii takitarii nerute tugaa chekokiget ribisiekab tugaa en yutoon.

bo komonut keyai kasit amu noto kokonech rapisiek agoripech eng atkai tugul eng sobenyu boisiani kokonu rapisiek kora

Kit netesetai en yuh ko chito nekalany ketit i,akotile keetit, tinyee pang'et netilisien en barakiat Nebo keetit ko kakolaach ingoroik ab masaek.

So kit nenyone metinyun indoker pichaini, ko kwondoo nekee teta, ako kokeei komoche chegoo.

Kit netesetai en yuh komii chito nechore teta komoche kobaar swoo en teta, kokanam bik somoku tenyaton ko agenge kochore teta ko biik oeng komiten yoton akomii tugaa batai agorik.

Nemakat siyaat mpesa konambaitab simoit i,kitambulisho nengung nebo ID, asikeyaat any mpesa.

Aneti chito olekiyoito boisioni aborchini ak aneti en agenge ak agenge kototun konai ele kiyoitoi kasinito boisionito.

kichobe keboisien magatosiekab tuga anan konebo tyondo age tugul ak kenobei ak keboisien kora teronik kenobe

Kit netesetai en yuh kegese kumiat, mitten segemik ak komiten kumiik.

Ndoger boisioini ogere ripsetab tuga ak ogere teta neuwon mianat.

Biik ang'wan chu chemi oinet ago kete melit oo uwon cheng'e samakiniken oinet.

Tos kechop koroi en tuguk somok ii, agenge kebelee, age keboe en maat age kebore ak kelal en maat.

Tuguk che mile biik en yu ko biasinik anan ko sweet potatoes che eechen nya! Ak kwondo ne kailach mini skirt kowendi mbar.